Mae otas ma ng'ato ondike gik moko chal ni odwa ni ji ong'e ohala ma otimo kaka doctor Kadede kaka love affairs, lost items, money power, pete za mali, biashara,,magic ring. chal ni okonyo ji e weche hera, okonyo ji e weche ohala ka ohala ni rach kata ki isiko ipodho ipodho okonyi. To gigi en ga gik miriaso nyabedo ni ati otiyo gi yath kata gin gik ajuoga gin ga gik miriaso. Nitie moro mi iluongo ni doctor nyuki ma mamko jo kwoge gi kich. Nyabedo ni en adieri to nyabedo ni en miriambo ni wach nyaka ichul pesa e ka omak jakuo gi kich.

Gi ma timre kae, aneno ka miyo ma otweyo otamba e wiye okelo ne jaduong ni chiemo. Nyabedo ni jaduong' ni en wuon chuore kata nyabedo ni jaduong' ni en wuon gi ,aneno ka okelo ne chiemo oting'o e san gi pi modho. Tijni en ga tij miyo, miyo e ma tedo to ema kelo ne kwaro chiemo kata chuore. Wuoyi ok nya tiyo tijni mon ema tiyo ga tij tedo, mon ema tiyo tij tedo mondo gi yud gweth.

Ng'at ma tiyo tijni nyaka bed ng'at moro ma ler, aneno ka otedo, aneno sufria osechielo nyanya gi kitungu aneno koro ka odwa keto chumvi, nyaka obed ng'at moro ma onge pimo chumvi ok ni oolo aola chumvi. Kasto be nyaka obed ng'at moro ma ler, ng'at ma lwoko nyanya ka pok ong'ado, olwoko kitungu ka pod ionge ne wach ma go en gik moko ma oa e puodho koro nyaka bed n gi lil. Ma kok olwok gi to jok ma dhi chamo chiemo no igi nya kayo gi ,kata gi nya bet ma two kata gi nya koso chamo chiemo no ni wach onge ng'ama ohero chamo gi ma olil, koro nyaka lwok gi maler e ka ti kodgi.

E pichani aneno ka lwedo omako kibrit to kibrit, tije en tich kibrit ng'eny ahinya, ng'ato moko go mach, ng'ato nya moko go ndawa, bila kibrit ng'ato mach ok nya mok, kibrit e mach. Chon ji ne ok ti ga kibrit, chon ji ne tiyo gi, chon ji netiyo gi gik ma chon tinde e ma kibrit obiro ma ka onge kibrit to ng'ato ok nya moko mach. Kibrit kasto ngato nya tiyo go ka dwa moko kata taya mondo oliel ne wach ng'ato ok dang' bed kum moro ma mudho. Kasto ng'ato be nya tiyo gi kibrit ka moko go ndawa, jo ndawa em ohero ga wuotho gi kibrit, ne wach ku moro amora bma gi dhie gi dwa ywayo ndawa.

Aneno ma e taya ma ng'ato nya liel go. Taya ng'ato liel go kata ka en e mudho ko orom go otieno ne wach dhano ok dang dag ka moro ma mudho.Ng'at mo odak ku moro ma mudho gi oro nya timore ne kata ionya gweyo gik mko ogore piny koro ng'ato nyaka bed gi taya mondo okonye neno ma ber mondo kik ogore piny ka owuotho, mondo kata otedo go, taya kata nyithi skul tiyo go somo ng'ato nya somo go. Konyo ng'ato mondo sa ma ng'ato dwa timo gi moro oneno gi ma otimo ma ber ok ni otime e mudho. Taya ,taya miyo kata ng'ato neno gik ma timre go otieno de onge taya ok onya neno gik ma timre koro taya en gi moro ma long'o ahinya ka ng'ato bed go.